Amathai, kana andũ arĩa a makoragwo ma a ũndúire wa amathai, nĩmoĩkaine mũno na ũndũire wao, wambere, nĩ mwĩkĩrĩre wao wa nguo, ũkoraga mwana aciarwo o mũthenya wa mbere abatiĩ gwĩkĩrwo nguo icio ciao cia kĩ ũndũire nabaitiĩ gũikaraga nacio atũre aciĩkĩrĩte maica make mothe, ũkoraga kwĩna atumia mena, mĩgathĩ mĩnene mũno thĩ-inĩ wa ngingo ciao, oho kũu atumia matiĩkagĩra nguo, meyohaga macuka maita marĩa maingĩ, na athuri, onao meyohaga macuka, mwena wa nathĩ wothe, no mwena wa na igũrũ, matigaga ũguo, oho, amathai nĩmoĩkaine na úndũire wao wa kũiga ng'ombe nyingĩ, nĩmakoragwo metĩkĩtie ng'ombe mũno, oho nĩmathiaga gũcirĩithia, andũ acio, maita maingĩ, nĩ hinya mũno ũkore ma makĩaga gũbuata ũndũire wao, tondũ mĩrerere yao ciana ciao ĩkoragwo ĩkuĩte ũndũire wao na hinya mũingĩ mũno.

Ũmũthĩ ciongo cia mohoro wa mbere nĩ Mũtongoria wa bũrũri Mũtongoria William Ruto arĩ icera-inĩ rĩa Nyanza mena Mũtongoria wa Kiama Kia Mũngethanĩro Raila Amollo Odinga, mathiĩte kũhingũra thoko kana kũhingũra nyũmba irĩa cirakwo cia mbei nini. O ho Mũtongoria wa bũrũri nĩ abatiĩ gũikara kũu gĩcigo-inĩ kĩu nĩgetha a host kana anyite mambura ma mandaraka mũthenya wa Kiumia arĩ kũu Kauntĩ ya Homabay. O ho nĩ tuona mbunge ya bũrũri ũmũthĩ ĩkwaria na rũthiomi rwa gĩthweri nĩgetha mahote gũtũma macokio ma ciũria irĩa mbunge ya bũrũri wa Tanzania ĩratũmire thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Wa gatatũ nĩ tuona Mũtongoria wa mũngethanĩro kana Mũtongoria wa mũnini wa bũrũri ũria wĩrĩga kũrutwo gĩtĩ-inĩ, Rigathi Gachagua ta egũthiĩte thibitarĩ kuona mũtongoria kana mũbunge Koimbũri ũrĩa ũranyitirwo kya hinya na arateo mũgũnda, nĩ egũthiĩte kũmuona thibitarĩ.

Mohoro-inĩ nĩ twerwo atĩ rĩera ti rĩeaga mũno, kũndũ kũingĩ na icigo nyingĩ cia bũrũri nĩcirathiĩ nambere na kura mbura. Andũ nĩmorĩtio memenyerere matikae gũkuo nĩ maĩ macio. Oho arĩmi nĩmorĩtio mambie kũhanda irio ciao tondũ mbura nĩronekana ta ĩgũthira ica ikuhĩ kuoguo, kuoguo andũ noma, irio nĩcikũhota kũmera. Oho nĩtuona twerwo andũ arĩa marĩ mwena wa Mombatha matikambe gũthiĩ iria-inĩ, tondũ kwĩna ihuhũkanio nyingĩ, na nocicũngĩrĩre ikuũ kuoguo iria-inĩ ciothe cia Mombatha nĩcihingwo gwa thikũ inya nĩũndũ wa ũthũku kana rĩera gũthũka mwena ũcio.